Ore peeret irpolisi iltung'anak taruesh aitalang orbaribarani naa ore iltung'anak taruesh naa iltung'anak lemeidim ate iltung'anak laa kelelek medolisho oltung'ani kelelek aa yiolo entoki nalotie wheelchair niaku metumoki aitasheyie enaduo garin ashuu metumoki aakwata atalang'a orbaribara ashua atodolu ingarin ore peitalang sii irpolisi inkera kutitik naa iyiolo inkera kutitik naa iltung'anak lemejielewa iltung'anak naa keyau ninche endala irbarabarani neeku ina peisaidia irpolisi aitalang peemewosh ake ingarin.

Ore entoki natodua tentaboi etaata tenibung'i orpurishoi eeta esimu enkai naa ore iltung'anak letaata meekure eeta huruma naa kelelek naaji tenibung"i orpurishoi nibung'i tine wueji nepejori nibung'i tenewueji nedung'i orgos neibung'i tine wueji nitaasi mob justice neeku meekure eeta iltung'anak enapa naji maita oltung'ani irpolisi peepui aaibung etaaa tenikimbung'i tine wueji nikidung'i orgos tine wueji ashuu kiari ake tine wueji nikindipi meekure eeta iltung'anak entoki naji manoto huruma aaya oltung'ani police station

Oe enaiko iropiyiani aine peebaiki iyieunot ainei pookin naa lazima paata budget oltung'ani naduo ninger ama entoki niyieu kanyioo esidai ashua kanyioo nikiret ee neeku ore tenilo sokoni ninyiang'u intokitin nikiret ning'uaa inimikiret ashua ninyiang'u intokitin inaduo niyieu niatayie shughuli alang inkulie peyie tenelo ake neishunye impisai nemeeishunye eitu inyiang'u ashu nimintoli naa anyamalu oltung'ani ajo kanyioo peetu inyiang'u endaduo toki niyieu.

Ore enkias naaidim oltung'ani ataasa enaake peetumoki aataasa oosesen lenye naakeidim oltung'ani ashomo oljiim neidim sii oltung'ani ainyio akuata tedekenya peyie etumoki osesen atalayu niidim sii oltung'ani ataara empira peyie etumoki oltung'ani atalaa osesen neeku ore oladuo tung'ani tee mitumoki akata atanauru ashua mitumoki aikata atotona meshipa osese lenye amu keesita siatini tofauti tofauti

Ore empalai nasuji enaake teneyierishoi naaa keifaa oltung'ani neiger nepik ukuta peyie etumoki atusuja naa iyiolo inapalai kei direct ashua kelimu ajo kanyioo eifaa neyieri kanyioo meifaa neyieri amu enaaolong teninosaki orgali teninosaki inkirik niyiolo taisere neoki ashuu neoki oloshoro ninosi ormushele ninosi inchapatini ompooshok peeyie etumoki ainosaa iltung'anak ainosa balance diet endaa naibalansa natii menu pookin ashuu natii intokitin pookin naayieu osesen

Ore enkoitoi nainyototorie enaake naa kaidim oltung'ani ataaa kaiset esimi saatom oobo saamoja ashuu saambili yiolo paiset esimu yiolo ake peeishir esimu nainyiototo yiolo painyiototo nang'as aaomon yiolo paaomon nainyieyie entomononi meteyieri shaai yiolo paaok shai natumoki taa oltung'ani ashomo aing'ura intokitin ashua aipang'a ashomo aas esiai tenaa kara duo ololo orkasi peyie etumoki intokitin pookin enaake ashomi sawasawa

ore eninko ilchoreta linonok pintobikoo shoruetisho ore ilchoreta naa iltung'anak loifaa nintaas intokitin sidain iltung'anak naa mifaa ninyiali peyie kisaidia toontokitin etaisere ashu kisaidia taisere inyamal amu ore ilchoreta naa iltung'anak le maana neeku ore eninko tenintobiko shoruetisho enye naaindim aishoo aaku incho inkishu yiolo piincho inkishu eh, nikisaidia sininye yie ilchoreta linonok enkolong ninyamal amu keeku mitum olikinyial ashu mitum oltung'ani likimitiki enaduo toki niyieu enkata pookin ninyamal.

ore inkera naa imayianat tormarei amu ore entoki edukuya naa kitodolu ajo kegira ormarei aponari ashu kegira ormarei asapuku ore sii inkera tormarei naa kisaidia, kisaidia naaji inkera aas nkulie siaitin iang ekisaidia inkera aramatisho nikisaidia inkera aunisho naa ore sii inkera naa eng'eno tolosho amu keeku ki keep oltung'ani ashu ekinko oltung'ani metaa mikinya eliyio neeku ore inkera tormarei naa inetipat oleng kisaidia sininche ewueji sapuk oleng tormareita.

ore enkata nemaata esiai naa kalo naji nalo aramatisho ashua nalo enkiremore ashua alo aing'oru ilchoreta nikipuo atoni tenebo nikipuo aing'oru ewueji nirobi nikinyia ilomon ashua ore enkata nemaata esiai naa kalo abaiki iltung'anak nalo, nalo abaiki iltung'anak tarruesh ashua nalo naji aing'oru iltung'anak lelatia likitoni tenebo peyie kitumoki ainosa ilomon leseriani nikirrumoo endama tenebo.

Ore intokitin naati Kenya national archives naa ore Kenyanational archives naa ewueji nepiki ashua ewueji natii intokitin yiapa eeh ntokitin eee napa yiapa peiteruni ashua napa tokitin yapa peyie eiterunye kenya aaku endepent neeku ore nena tokitin naa ntokitin naa kepuonu oshi ilashumba aadol leno sii olikae tung'ani pooki lobanaa oloyieu adol eeh ore nena tokitin naaindim ake anoto mowuarak olaroi nindiim anoto ee intokitin oorng'atunyio ashu indiim anoto iltomia ilala lenye neeku ore ine wueji naa ewueji neisudorieki intokitin yiapa ashua intokitin e zamani peetumoki iltung'anak ashuu iltung'anak letaata aisumare.

Ore enkinyiang'ata e intanet ashuua teninyiangu intokitin te intanet naa kelang ashua kesieku naa naa ore sii te internet naa itum varieties oontokitin kumok intokitin nindiim ainyiang'u neeku ore enkinyiang'a e intanet toonkulie tokitin naa keisidai teninyiangu intokitin saai ashuua teninyiangu imasaa inaduo niyieu neeku ore sii enkinyiang'ata olduka naa keisidai ake siininye kake toonkulie masaa naifaa nainyiang'uni neeku ore enkinyiang'a e internet keisidai amu kesieku naa ekindimii sii aayake entoki ino itonita ake.

ore eninkunaa oloirerio tenkaji ino naa yiolo eninko oltung'ani indim aitukuo enkaji niworoo ilchafui ashua nitumoki atipika isabunini tofauti tofauti ingira aituku peetumoki ayau arufu sidai enaduo arufu naa enening sininye oltung'ani kidim aifumulia tiatua ore sii enkae toki ninko iloiterioni ashua teniaraa loiterioni naa inko mintoki aanyu teneinasi endaa mintoki aisho ntokitin eanyuno keaku intuku ake intokitin kila saa peyie eipang ilojong'ok nemitoki olchafu atii atua aji ashu ntokitin naang'u atua aji.

ore imbaa nayau ilarrabali toonkajijik naa kidim enkanyit teniaku meeta oltung'ani enkanyit naa keyau olarrabal ore sii enkae toki nayau olarrabal toonkajijik naa irmarengen kedumu oltung'ani ormarenge tewueji nelakua ashu toonkulie ajijik ashu ilomon ake lojoito iltung'anak neyau atua ormarei niaku ore lolo omon naa kikosanisha ashua kiko iltung'anak metaa meeta amani niaku kebuakino iltung'anak nisurr iltung'anak irkulikae neeku ore tina neyau ilarrabali atua aji ashu atua nkajijik oltung'anak.

ore isiaitin naas entomononi ashu enkitok enaake naa ore isiaitin enkitok naa lasima tenaa ira olaramatani loontare ashu oloonkishu naa lasima peelepisho naa ninye sii nayierisho neyierr shai neyieraki inkera endaa nituku inkilanik ashua nituku intokitin iatuaji niaku ore entomononi naa entoki etipat oleng tiatua ormarei amu mees, keeta intokitin nemees olee naas enkitok neoku enkare nisuj intokitin enyenak nisuj inkilanik nisuj inkilani oonkera nisuj inorpayian lenye netumoki sii atalepo intokitin neeku ore entomononi naa entoki etipat oleng tiatua ormarei.

Ore ena naa enkipirta naihusu ashua embaye naihusu inkomputani ashua inoshi masaa naadalare inkera kutitik ore ena naa keisaidia inkera kutitik metayiolo neng'enu siininche ni watch cartoons toonana mashinini enye neeku ore ena naa entoki etipat oleng amu keisaidia inkera metaa busy neeku mikintoki enkerai aisumbua ashuu mikintoki enkerai amitiki iyasisho toontokitin pookin niyasita neeku enemaana oleng ena siai .

ore ena naa irpolisi lorbaribaara loogira aisaidia ingarrin aitai jam ashu loogira aisaidia ilderefani loongarrin metaa keyiolo sininche aifuata sheria orbaribara ore ena naa entoki etipat oleng amu kisaidia iltung'anak otii orbaribara metaa meetae ajalini nisaidia sii aitai jam torbaribara peetumoki iltung'anak atabai inkang'itie mapema ashua atabai isiaitin enye mapema neeku ore ena naa entoki etipat oleng teneesa tolosho ashu entoki etipat oleng teneendelea irpolisi aitodol oltung'anak entoki naifaa iladuo dereefani loongarrin.

Ore sababu peemanyor ena siai amu iyiolo ena entoki nagira aendelea tene naa maandamano ore maandamano nementoki sidai ashuua keifaa naa teneesi neasi tenkoitoi sidai tenkoitoi neme onolarabal amu ore teneesi tenkoitoi olarabal naa keipoteza iltung'anak enkishui nepuri imali ooltung'anak neeku keifaa paa teneesi neesi tenkoitoi naishiakino tenkoitoi neme onolarabal ashua tenkoitoi eseriani peemitoki iltung'anak aituraa enkishui enye ashua nimitoki iltung'anak aisumbuana orpolisi egiraa aapurisho aapur imali ooltung'anak.

Ore ena naa ewoshoto enkukuo ashua ewoshoto nageluni ilarikok nageluni iltung'anak loorik iltung'anak ore ena naa entoki etipat oleng tolosho amu kisho iltung'anak metegelu ilarikok lenye looyieu ilukuny ashuaa ilarikok lootonyoraitie ninche ajoo kepuo ayaaki ninche maendeleo ore ena naa keisaidia metaa ketum iltung'anak siatin netum sii iltung'anak enkibelekenyata oondamunot aatum iltung'anak ilarikok lenye iladuo looyieu ninche peetumoki aayaki ninche maaendeleo

Ore inkoitoi nindiip oltung'ani atusuja pee intabaiki iltung'anak imaendeleoni peetum agents ashuu peetum ATMs naa keeku ilo aitayu iltururi loisum iltung'anak kuhusu maendeleo e ATMs oo Agents kaiko oltung'ani teneitayu iropiyiani tia agent kaiko oltung'ani tenaitumiya ATMs card neeku keifaa peitaaini iltung'anak loisum iltung'anak kuhusu inasiatin peyie etumoki iltung'anak aatayiolo siininche netumoki aatayiolo maendeleo ajo kanyioo nagira aasa ashuu kanyioo naloito dukuya tolosho.

enkinyiang'a tenibaya oltung'ani olduka ashu wenkinyiang'a esimu naa karrep nanu enkinyiang'a nalo oltung'ani olduka amu ore tenilo olduka naa itumoki ategelu, ategelaki koon inaduo tokitin niyieu nitumoki anoto kila kitu niyieu tesaa ashu intokitin sidain amu ore enkinyiang'a esimu naa kelelek kinyiang'akini intokitin torrok ashua kelelek kiyakini enaduo toki neme original nimaniki ishomo asara ashu nimaniki intumia impisai inonok pesho neeku ore enkinyiang'a nalo oltung'ani olduka karrep nanu alang enkinyiang'a nainyiang'uni tesimu.

ore eniko iltung'anak teninyiang'u ilolan naa keng'as oltung'ani ayiolou budget enye ajo kanyio ebaiki ashu amaa iropiyiani naata kanyio ebaiki ashu kebaa ilolan loobaiki eh, yiolo piidol ajo kebaa iropiyiani niata ashu kebaa ilolan libaiki nilo taa inakata olduka ashu ilo osokoni ninyiang'u inaduo tokitin pookin niyieu naduo tokitin nitipika budget naduo naayieuni tormarei naduo naayieuni toosupukuni ashu toonkulie wuejitin nishomo nitumoki ainyiang'u intokitin inonok nim pack nipik ewueji sidai nikingerokini enkarrna tenara oloing'ua pee enirriu oltukutuk ashu enirriu engarri nalotu aya netumoki anoto atanapa ilolan linonok meetae imbaa kumok.

Ore inkolikinot naipirta iropiyiani naatum iltung'anak ashuu tolosho naatumi naa kelelek metumoyu iropiyiani nemeas isiatin naa tenemetumoyu iropiyiani nelelek sii ijaunisho netum intokitin hasara neeku miata mpisai ore sii intokitin kulie naata shidai ooropiyiani naa kelelek naaji kisile oltung'ani iropiyiani neeny eshuku ashua neeny eshuku according enaaduo wueji nielewanate neeku ore iropiyiani naa intokitin naifaa nibung'i tolosho oleng ashuua intokitin naifaa nemeifaa nintumia sii vibaya amu kepuo nelelek epuo neeku miata nilo hasara nimaniki itaa maskini neeku ore iropiyiani keifaa nibung'i vizuri.

Ore ingira awosh intokitin niyieu ashuu ingira ayiolou intokitin niyieu naa lazima naa lazima peeyiolou budget ino ajo amaa enatoki ashuu amaa kuna ropiyiani naata kebaiki enaduo toki nayieu ore sii budget oontokitin nayieu naa lazima pee ing'as oltung'ani ayiolou ajo emaa kuna tokitin kempisai aja eponu ashuu kanyioo emiri peyie milo ake apik iropiyiani kutik metaa metii budget ino metaa kalo sokoni ata yiolo inaduoo tokitin ajo eipido aaid enaduo wueji oladuo sabu lino liata neeku keifaa peeyiolo ajo kanyioo emiri intokitin peeitumoki sii oltung'ani eetumoki aing'ura intokitin inonok ashuu iropiyiani inonok pee exceed enaduo toki niyieu.

ore inkoitoi nisujaa piilak tikit engarri te mpesa e pochi naa ing'as oltung'ani ayiolou ajo amaa engarri kanyio elaki yiolo piiyiolou ajo kanyio elaki yiolo piiyiolou ajo kanyio elaki nikinchori namba naduo epochi yiolo pikinchori nilo mpesa nilo e menu e mpesa nipik lipa na mpesa nilo pochi yiolo piilo pochi nipik inamba yiolo piipik inamba nipik amount enaduo esiana naifaa nilak engarri nipik pin yiolo piipik pin ninkonfam ormesej ajo eyawua enkarrna yiolo peeyau ina arrna ninchooyo oladuo message aitoduaya aisho oladuo tung'ani lengarri.

Yiolo paayioloti empesa alang Safaricom ashua paayioloti Safaricom alang Airtel naa ore Safaricom naa Yiolo network enye naa kei stable ashuu ketumoyu toonkuapi pookin ore sii Safaricom eh naa olaini otobiko oleng eeta services sidain naagira aisho customers neeku ,naa iyiolo Airtel nemeeta Airtel network aitobiraki ee nemetumoyu sii toowuejitin kumok metaa irbustani sapukin neeku ore Safaricom ina advantage enoto naitakie ashu nawa Alang Airtel.

ore ilolan loinyiang'uni oleng temurua ang ashu temurua natii naa ilolan lendaa yiolo endaa naa entoki nainosi anaake ashu entoki natumoi enaake toltung'anak naa lasima peeta ore sii ilolan kulikae loinyiang'uni naa inchumbi oonkishu indaikin naanya inkishu tenkata olameyu ashu tenkata olari naa ore nana daiki naa kisaidia oleng inkishu amu kilepunyie value enye netumoki inkishu sininche anoto faida tolosho ashu tenelo nemiri eh, olopeny aitainyie iropiyiani.

Ore enaa naa empikata ooropiyiani esimu ashu empikata ooropiyiani naapiki bank ore eninko enipikaki eninko tenipik iropiyiani esimu naa ilo ake olduka niata iropiyiani cash ni njooyo id number ninchooyo inamba esimu ninchooyo inaduo pesai naifaa nikipikakini esimu yiolo peinko ninchooyo niliki oltung'ani venye napik ashuu nikiliki oltung'ani nikinkilikua maswali nikitumoki atipikaki inaduo pisai inonok esimu neeku eesata ena siai naa enetipat oleng amu keisho iltung'anak esiai neisho iltung'anak metipika iropiyiani esimu naa keisave iropiyiani.

Ore ena naa ekanyo nanu ena siai amu kore peeku idipa iltung'anak esiai naasita nepuo aara engeem ashua nepuo aijibamba yiolo ena siai naa keisaidia oleng keisaidia airefresh elukunya neyau iltung'anak tenebo neeku ore iltung'anak keesita siaitin sidain ashuu metumoki oltung'ani ashumo aifikiria ntokitin enkaruesho amo keeta ilchoreta ooboitare aadala ingeemi ashua edala engeemi tesimu ashua edala tekuna kadii neeku enetipat oleng.